Koot neoo nekingoten ngotutik nebo emet ak nemingin nekingoten ngotutik nebo county ko boishe tukul inee kora en tesetab taai nebo emet amun koot nioo ko sait akee komara kouii en inendet koker emet komukul lakini kararan kora ngo tononchi emet komukul amun nikobo county kotononchin kebeberta kidogo nebo emet noton nebo county fulani lakini kora boishe tukul kibakenge kobatten nebo komonut mising ko koot niwoo amun tetee ngotutik cheribe emet komukul makerke ak koot nemingin netete ngotutik chemengech yaani kotet bichu ngotutik cheribe kebeberta nemingin ak ko koot nekingoten ngotutik nebo koot neo komotinye kalotunet yaani ak ko yameke ngele en counties alak ko korik chekingoten ngotutik komii ngweny alaan kotom kotekak soiti counties alak motinye rabinik yaani ikere okot kouu counties chuun ikoo komakerke lakini en niin aenge nimbo koribe emet komukul konoton bokomonut mising nimbo barak lakini bo komonut kora nii ikwenyi ngweny ikwenyi ground alaan ikwenyi yuton ngweny elemomuche koit koot nimbo barak, so okere olee bokomonut.

Kiruogindet en Ole bunu ko kiptayat ab kokwet ribe ngalek ab kalyet ago inendet ne nemi yoton anan ne tononjin bik Anan ofisitab president en kiraon ngwony oli ago boisionikyik ko kotoret konyor solution anan konyor walutiet en terchinosiek chebo kapchi ak korib ak koakikishan kole mi kalyet en kokwet ak koakikishan kole tuguk alak tugul ko kisib ngatutik ab serkali mi bik komie en kalyet mi bik komie Mami ki age tugul ak kondochin tuguchon tugul chon tienge ngalekab kalyet en kiraon

Baetab kiagik neterektaat kobo kamanut mising amun kono kiagik kokonin tuguk choton che kororon en korogendoet en kiagik chebo chego kogonin chego chechang ago chego che kororon ago che ititootin. Kiagik che kakirip en ribet neterektaat, komanome mianwek en kasarwek alak tugul. Matamiandos mi komie tililen agot en tuguk cheu magatenywan, ko magatet nekararan. Chebo banyek kora kogonin banyek chekororon cheite kiloisiek che nyalu. Kokor inyorchinige keljin mising anan kelchin neo amun kerip en ribet ne terektaat. Kiy agetul ne nyoru en ribetab kiagik yon kerip koterektaat ko kararan amun tinye alyet nemi barak. Iyochinige alyet nemi barak en tuguchon tugul.

Ngecherok Che isubi bikap Kenya chechang chemi kandoinatet ko nebo koot neo nekingoten ngatutik nebo boror amune si kosubi bik Che Chang ko amun boisie koito kengoten ngatutik chebo boror anan ngatutik Che ribe emet anan kechoben